Nichuu ko abutanik ak panyek chekakinga kokiteshi kitumguinik eeh korong netai kechobe kenome abutanik ak keyoi orit ndakakonyi kebel kebel keende kende maat yon imii ibele ketortori kole sikoisto koristo ak iwechii simolocho eeh nebo oeng kii yekaitar ibele ak ingete nn ak iwechwechii iib kamataiti indeed kit neu bokoyot kole nekitilen nii ak rotwet alafu itou itil ak ak ak sosishek cheimuchi chito iamen rabishek ialdae ak ityo itou ioldechi bik nguni.